ore entoki naitishipisho oleng' tena pisha naa usafi naasita ele lee. ee maua ninye ele lee ai mob enkaji . eitu egel enaa peas entomononi esiai enye arashu olee , niamua ninye nitaa safi enkaji , neaku etareto pooki ngae metaa safi enkaji.

Egira oltung' ani tena pisha ailog in te eCitizen ataa app naa ing'amunye iropiani ashu ilak sii too mbiasharaitin pooikin te Kenya. Neeku kore ecitizen naa kegira oltung'ani airegister abol akaunt arashu airegister te eCitizen.

Ore ene wueji na Parliament ashu ewueji oshi nepuo irgafanani arashu MPs aalimu iyieunot ooltung'anak lenye too nkautini naapaasha. Ene tipat oleng' amu teine wueji eyiolouni ashu ilo aya malalamishi linonok ooltung'anak linono te counties ningira aitasheiki. Neeku enetipata amu teine eyiolouni ajo kanyio egira county ino aimaa arashu kanyio eyieu iltung'anak le kaunti ino

Enetipat oleng teneeifail KRA returns ashu income tax amu keitagol neilepunye sii ntumoto ooropiyiani to loshoo le Kenya ,neaku enetipat oleng tenelak oltungani ashu aifail tax returns amu keitagol sii aitoki metaa indim ataa iata right ashuu ieta right te government amu italaa tax ashuu ifaila tax returns inono neaku iyolou ninye ajo kebaa ropiyiani naata government ashuu KRA inono, ashu kebaa iropiyiani nieta e KRA e government neaku ninye esidai.

Aanyorr taa ena baye naiba sii, neeku kaata entoki naji mixed reaction ejo taa ilashumba mixed reaction, neeku ore sababu ajo kainyioo paanyorr ena toki naa ake fun yani ki entertain oltung'ani kitiship iltung'anak enaa tenidol kulo tung'anak ootii siadi egira kweli aakwani. Naa ore aitoki peemanyorr naa ore ele duoo ogelu entomononi enye naa kiidim aimissa amu erisioro kuna selenken, nishopito sii intokitin naijio kejo matanyanyuk neeku iindiim ninye atala ajo kaa nabo duoo enare nedumu neeku eeta taa nena baye pokirare neeku kidim ataa ee kimiss oltung'ani oltung'ani lenye tenkaraki erisioro neishop sii intokitin naanyaanyuk.

Ore entoki naitishipisho oleng' tena naaa esidano enairobi, idol ajoo kesidai oleng' ene nealo amuu Nairobi ena, naa ore si ana nkae naa keitishipisho amuu keji Mombasa raha eweji naa sidai olen'g naaku eitishipisho pokira are amuu cities kuna ntaoni sapukin ekenya aataa kore ana enaalo enkaina ekidienye naa Nairobi aa capital city taa ekenya, ore enda nkae naa Mombasa enda enkaina ino ee tatene naaku eitishipisho oleng' amuu esidano ookuna cities ninye naitishipisho oleng',neaku ninche sidain oleng'.

Ore taa tenijo adol naa inoo nkokoyia kuna o kakuyiaa naagira aasotu ilkeek, egira aipanga ilkeek naa enetipat oleng amu ore taa tenimiata ilkeek, nemiyierisho. Neaku enetipat oleng tenepuo aing'oru ilkeek, neipankai peyie itum entoki niyierishore. Aataa tenidol aa kuna kokoyia egira taa aipanga kulo keek peyie eyierishore. Neaku enetipat oleng ilkeek.

Adolita taa inkatambo, etii inkatambo naibuarr nadolita sii buluu aataa esidai oleng oloing'ang'e tene, nadolita sii nkajijik sapuki naodo amu Nairobi dei ana naa kajo sii enairobi ena, neaku adolita nkajijik sapuki etii nkajijik sapuki olenga aataa etii weji naijo parliament enda katikati oleng neaku adolita sii irkeek kumok enkiti tim, netii sii nkajijik oloopeny aataon taa idia natii siaid teidie ,netii kuna kajijik kutitim, adolita sii olairagi le enkare aataa olturoto tene neaku etii nena, adolita orbaribara lotii sii katikati main road etii ing'arrin naapoto te irbaribara neaku niche taa adolita tena.

Ene tipat oleng' amu esidai ninye amu aa irkutit keek kulo luono naa sii embaye ena sidai ene tipat te murua ang' amu ketum nkinejik ewoi neinosie endaa, netum sii nkishu ewoi nedaare, neeku ijo keleng'ileng' ene o kulo sii keek. Naake sidai ene tipat irkeek amu kitisan nye enkop ang', kitisidan enkop naake eyetu sii enkare neeku ene tipat oleng'.

Ore te murua ang' naake epuoi ake aoku enkare tolturot, eetae ilturot opaashipaasha oopoui aakunye enkare nenapi te nkoriong' menapi taa te ng'ari too nkoriong'i enapi sii te murua ang'. Neeku kore ena naa esia napuoi aaku enkare tolturot naake kumok sii kulo tung'anak ashu epuoi aniyang'u too wojitin neemirieki enkare.

Ore ena siai naa kepaasha penyo tena pisha te emurrua aang' amu kepuoi aitayuu impoosho naashal ashu aa minji nepiki irkuniyiani neeku keponunui aitoki aaisalaash ashu aamirr tenaa keyieuni nemiri eshali nenapi ake torkuniyiani neyai isokonini, ore sii keyaa nitoyii, nitoyii pookin metaa etoito, neeku kitayuni ake nepuoi aidong'u paa kepuoi taa aamirr toosokonini.

ore enaiko naa kaielezea ake pooki toki duo nayieuni neyiolou kang'asa aintroduce ajoo kainyioo ena naliki duoo ajoo kainyioo kwanza enaa na kasiai eas naitoki sii aielezea ajoo kaiko enioperate ena mashini ataa ashu airefer te you tube ashu tewueji ashu sukuul sii onkopiutani neeku peelo aiteng'enua ajo kaikoni eniyaya ashu easishoreki ena mashini

Ee pae kore ena naa oltung'ani otuuno ashu aa embulunoto e sukuma tolchamba, idol ajo etuuno ele tung'ani sukuma sidain oleng'. Neeku ore ena naa egira abulu sukuma hoo duo idol enaa etii nainosa orkurto kake ore ena naa embulunoto e sukuma.

Kanyorr duo ninye ena bae amu ore ena naa emotonyi , emotonyi sidai oleng naa kifaidikae oleng too kuna motonyi amu kishoru irmosor naa kishoru sii nkiri. kenyae inkiri , kenyae irmosor ,neaku faida oleng teniata kuna motonyik apart from lukunguni , ombatai ,niaku kisidai ena motonyi oleng.

Ore ena naa esiai oonkopisini neeku teniyieu niisum oltung'ani peeyiou ena siai naa iidim peelo sukuul arashu iliki duo tenaa keeta eng'eno kiti, neeku ailiki ake ajo kenenyoo ele file, either kore ena opis naa enkopis oolakilini arashu enkopis e sukuulneeku idimayu naa ore kulo file ootii ene naa iloonkera arahuiltung'anaka ashu irkesin sii tenaa enkopis duoo e law arashu sii enkopis olchampai , eeta ena siai iwuejitin kumok amu miidim atayiolo enaa enkopis e aw, enkopis e sukuul arasu enkopis olchambai. Neeku or pee eyiolou ele tung'ani neeku kistahili pee elo mi training aaliki pooki toki naistahili neyiolou peyue eyiolou ataasa ena siai te enkopis, aipanga kulo faili niigerr inkarn, neeku neija.

Ore taa ana naa wardrobe naaijo dei ninye nelee adolita taa enkopiyani aare nadolita sii eilata, nadolita nkiyoo oo nkishanuoo, etii tissue etii pasii, netii cello tape, etii nkishanuoni aree, etii irolon netii pasilin netii perfume netii olgolget, netii seltep naibuarr ,netii enkiti baasha namayolo ajo nyoo natii atua, etii enkilani abori neaku ninche taa nailioo tena pisha.

ore tee ena naa esiai or mujengo , neku ketii imbaa kumok oleng' ,neyieu oltung'ani ashu nayieu nayiolou naji tenayieu naas ena siai . aataa ,eyieu kweli naata nguvu amu lazima paata nguvu nala ayaunyie osimiti , nkulupuok nayieuni pe intibirieki enkaji . neetae sii aa mbaa kumok oleng' anaa tiniyiolu ajo kaji ikoni tenipang'ae kuna siatin arashua kaji inko teninkoroga osimiti onkulupuok . neku aa kumok taa kuna wuejitin oleng', ntokitin kumok oleng niyieu niyiolou peas ena siai ataa kikumok oleng' , kaji inko tenimpanga enkaji, kaji inko teniyiolu styles nikinchoo olopeny arashu olyieu nitobirakini enkaji . niaku kumok naleng' ntokitin niyieu niyiolou pias ena siai.

Entoki ena naji e-Citizen, aa taa app ashu ashu inkitobirakinot naaitayio government peyie intumia e-Citizen toombiasharani inono, arashu aa tenimir ashu teninyiang'u, nilakie e-citizen intokitin arashu elaakinyie iltung'anak irkastomani. Neeku ore ena kegira aitodolu advertisement pee eing'oru iltung'anak e-citizen, aa taa services sidai oleng' e government of Kenya

Adolta taa enkaji e standerred chatter, neetai neetai sii ee enkampuni e Equity ataa embank e equity, neeta sii KCB bank. Neeku mbenkin kuna pokir uni ootii olosho le Kenya neeku kore pookin eetai ena naji standerred chattered, neetai Equity, neetai KCB bank.

Ore ene na enkampuni e SHA, aa ore SHA na entoki naji "Social Health Authority", nayieu apaelong' ake, nairepresenta NHIF. Ene tipat oleng' amu kitasheki iltung'ana pookin, toombaa esipitali, aa taa ore SHA na enkadi nalaki, pee itasheki iltung'anak pooki tolosho le Kenya toombaa naipirta biotisho. Tenimuoyu niya enkadi e SHA nekihudumiai oleng' toosipitalini

Adolta taa ilkeek oitemerisho ataa etii enaisho ,etii osigara, netii ake ilkulie keek lemayiolo ajo nabo kake wore kulo pookin naa ilkeek oitemerisho etii enasiho, etii osigara netii kuldo kulie keek pusi netii entoki naji lighter wore lighter na entoki naitumiai aitobirunyie enkima peinokieki osigara neaku adolta lelo keek oitemerisho

Iliki ake oltung'ani eniko duo teneesishore kuna mashinini naitumiai oshi te car wash. Neeku idim atoriko oltung'ani meshomo aduaki keon enikoni oshi tenitukui igarrin. Neku ilo nielesea ajo kaji iko tenitumia kuna mashinini, naitukushoreki. Neeku nintodol ajo kaa, kaa iko tenituku garrin tofauti. Amu ketii garrin tofauti. Etii iltukutuki, netii garrin sapukin netii inkutitik. Neeku iliki eniko tenitumia kuna mashinini pituku aitobiraki, egarrin.

Adolta tene orbene le le red cross ataa ore ele msalaba naa kitodolu ajo red cross . nadolta irkieek opashpashari tene, etii emakase ,netii osindano, netii irkieek, irkieek opaashari tene. eetae, eetae olchani looki tolelo tung'anak loota asthma aataa oloshi loisho enkijape . netii irkieek opashari, etii painkillers.

Etii olturoto chafu ataa wore ene naa osewage netii enkerai nagira ninye awooku enkare adalare neeku wore entoki nagira aasa teene naa enkerai natii enkalo enkare e sewage nagira adumu newoku enkare pelo adala re

Wore mbaa nifaa niyiolou pias ena naa kelelek oleng' amu piyiolou ake eninko eniripisho eninko enimbung' ele sindano naketii wuejiting' kumok nisumare arashu niyiolounyie ataasa enasiai etii ewueji naji you tube indim nibol nilo ayiolou eniko eneitibiri neshetuni kuna tokiting' etii sii sukuluni naishoyo training esiai eripare neaku kelelek oleng amu indim nilo sukul arashu aa isuuj te youtube enikuni teneripi kuna baa neku kelelek

Enetipat oleng' teniliki arashu irkastomani linonok ajo inyor oleng' enetaasa teneponu ai visit parks, inyi arashu tourists destinations pookin. Na enetipat oleng' piliki pooki toki pa ore teneyieu enkae rishata, na kewosh esimu ashua e ebaiki ntae te online peyiolou enikunari imbaa teina park inyi. Neeku enetipat oleng' ena bae peyie peidim irkastomani linonok atayiolo enikununye, arashu atoosh isimui, nesuj si accounts inyi, peyie tonkulie biasharitin naponu. Neeku enetipat oleng'.

Ore teina naa enikuni teneyolouni ashu apik records e financial transactions either to mbanki arashu a to personal business ataa biashraitin oltung'ani openy makeon arashu a tolosho le Kenya te lulung'ata. Neeku kore ena naake eji financial transaction, enikuni tenedoli duo venye nikunira mpisai arashu ee a iropiani to mbiasharatin arashu a tolosho le Kenya te lulung'ata.

Ore ena naa entoki naji 'exploration sites'. Ketiu ena enaa Fort Jesus, natii Mombasa. Enkata apa nashomo Mombasa, nadol ena mujengo apa naitobira kulo tung'anak apa ooponu Kenya. Neeku ore ena naa explorer site, naa kelaki oshi iropiyiani nepuoi aing'orr, ketii imasaa kumok naadoli tene, inkotikin apa naaitumiai, masaa olarrabal apa naaitumiai egirai ajo king'oru independence tooloshon lorkila orok. Ketii imasaa kumok oshi naapuo ilashumba oloopeny enkop adol.

Aaitadamu ena pisha oleng' apa pee eosshi enkukuo. Neeku ore ena pisha egira aitodolu presidential candidates naayieu apa neya olorika twenty thirteen. Neeku ore ene etii Baba, logira apa ajo matolimu duo eneyieu niko aashu neesaki olosho lekenya. Neeku ore ena naa presidential debate, neeku egirai apa aairo imbaa naayieu kulo tung'anak pee eesaki olosho lekenya pee edol tenaa ketum ashu keya olorika.

ore enaa naa okuak lolosho arashu olosho lolkokoyo etaa utamaduni pae olosho lolkokoyo arashu aa iloshon arashu olosho lolbaluyia neaku kore ena naa kitodolu ajo wore ena naa aa olkuak ashu aa egira sii aicelebrate ashu ashipakino olkuaak lenye neaku enidol ajoo eti oltasat naijio kegira amayian kuna kijanani aa tolkuak lenye

Etii nkoitoi kumok niindim aitengena oltungani peeyolou aitai iropiyiani ashu atipika, amu kore anaa na keilio ajo kore ale tungani naa kegira aitayu iropiyiani ashu aapik iropiyiani naaku tenijo adol naa ketii saving account nrtii fixed deposit account neaku ketii eniiseevie iropiyiani aataa apik netii, eniintainye iropyiani, neaku etii nkoitoi kumok oleng aataa etii mpesa naa indim niintumiya mpesa mshwari piisev iropiyiani inono niintibirr account ino nipik ake erishata niindip atabaki target ino neaku niseev iropiyian, neatae taa nkule wejitin enaa mbaanki nilo apik ropiyiani inonok aisudoo netii fixed deposit accunt aataa indim aituiyaa account arashu embank ashuu aasimu piipik iropiyiani.

Ore enedukuya naa intokitokie olpayek ilooshal ashu lotoito ningas aitokitokie, niguet ingoshen etii ninye entoki najii ngoshen, niguet ingoshen aitobiraki epurpurana, niintuk nilo aingoru entoki naji kahurura, ore taa nkahurura naa entoki naitonyorij enaa nkuma amuu enkumaa ana, naaku nimiyier duoo aikarangan, iindim nidung'oki enkitunguu emoti kwansa indipa taa aitikitikie ilpaek ninono nieta ngoshen inono nindipa atudung'dung'o kahurura ashu aung'uaa elulung'a paa iputuput ake tee nkaik inono ,naaku idung'dung' kwansa nkitunguu nipik ilaata ninkoroga, nipik ngoshen inono, ninkoroga nintoki apik ipaek linono niinkoroga, nintoki apik kahurura, indim nipik enkiti makat tengaraki kahurura amu kegol ekuu eipurdaa, neaku iindim nisirisiraki enkiti shumpi ashuu inkiti makat niinkum naa teneku, nincho meitotuaa paiinkum taa nintai entoki naijo ena sidaii oleng.

kanyor nanu ena pisha oleng' amu metoronok duo neaku mata sababu ajo kainyio paiba kake wore sababu paiba naa eselenkei ena naatosho ninye pisha nataniki ilpaek lenyenak wenkiti kiwanja sidai oleng' wore sababu naa esidano ake empisha nagira olpaek natii ine wueji wenacompound sii sidai nanyori ina sababu ake panyorr

Ene tipat oleng ena bae amu keji hiking wore ena naa enijo adol naa iltunganak ogira aas hiking aitembea kidogo nepuo atum fun neshipakino elototo aitembea aiexercise iseseni lenye neaku ene tipat oleng' kisaidia pirelieve stress ataa ekintungúaa stress niconnect sii niroro oltunganak nidala kidogo naa exercise osesen

kadamu oleng' enaa siaii amu ataasa oshi nawore sababu naa aituku ake pemaniki king'ua ewueji nalakua nikitum enkare nagira aibukori nituko kidogo pitum inkufu niendeleyayie nawore eng'aee sababu naa kaisidai enitukoi amu maniki miatata Enkare sapuk eneku indim pintuko alo airura pekenyu ilo sukul. Wore engae sababu naa ai have fun adalare ake enkare naibukori nintumia ina rishata aitukore niton adalare enkare.

ore ena naa eng'eno sapuk oleng eyieu amu lasima pilo sukul nisumare ena siai amu wore ena naa eijo adol ena pisha naa keremito enkerai neaku keyieu enkisuma sapuk oleng' niaku oldakitari piyiolou ajo kakua keek arashu kaa rishata istahili neremi enkerai kiti. Neaku eyieu ajo kakwa keek naa kashida etaa

koree enaa naa aa esiai ena nagira aasa pitobiri ele baribara maniki aa government arashu aa mca lena area neyamua pibuku osunyai arashu nkulukuok pitobirr ele baribara neaku wore ena siai naa aa olbaribara ejii pitalalai peyauni oloshi pudusa oitayunyeki nkulukuo pitantasa ele baribara metaa sidai.

Ore ena na esiai ena enkitobirata olpapit, na ore enaiko tenaliki oltungani ashu aisum oltungani peyio; ou aitobira naa esiai onkaik ena na kelelek oleng, amu ilo ake nilo aitrain oltungani, enaiko tenibung ilpapit neor iror nitobir, na keti si sukulini, naiishoyo enkisuma kuhusu enkitobirata olpapit, aa beuty taa, keji beauty, niaku kore ena na esiai ena ebeauty, niaku kindim niya oltungani college, nelo ayiolou esiai e beauty, na ore si enkae oitoi na keti you tube, aa indim nilo internet nilo aingura eningo teniyiolou tenishetisho, niaku eti nkoitoi kumok oleng nisumie oltungani, pee eyiolou atasa ena siai,

Ore tenijio adol ena na ,kitishipisho oleng amu familia ena, na kelio ajo ketonita tesidai. amu idolta olpayian wenkitok enye, onkera enye eti first born neti second born, neetae si enangiare aitarajia, niaku kore ena na episha sidai, oleng amu kengira aitobir memories efamilia enye, niaku ore ena na kitishipisho oleng amu kelio ajo olmarei otonita tesidai oteseriani,

ore entoki nadamu enadol ena na sokoni elio ajo sokoni ena etii emama nagira ninye atonte biashara enye egira adol esimu enye egira adol ilkastomani lenyenak lotalaa ntokiting' nainyang'utua neaku etii ilnyanya, etii nkitunguuni, etii mpuka, etii pilau, dhania, etii saumu, netii ilmashungwa. Wore ena sokoni etaa sokoni ee groceries aashu ntokiting' ompuka neaku wore ene wueji naa sokoni nagira amirr emama nagira amirr ntokiting' naijio nena

Ore ta ina na kanyorr nanu oleng, maata sababu oleng ajo kanyio paiba, amu maiba pii, na kore sababu nak ore ena na enjoyment ,swimming pool ena na kisho oltungani minifresha, na pia si na talent oshi, kore ena na swimming irefresh mind inono, osesen lino, niaku ore sababu sapuk naa kisidai oleng amu ihave fun enjoy oleng ingira aiswim, niaku kisidai ena bae oleng,

Enkiama nang'ira asa tene, ata tenijio adol kuna selenken, na eta ingilani nanyanyuk, niaku eti enkarusi ashu enkiama nangira aendelea. etae osirua tene lenkiama na sana sana enkiama amu kore tenijio adol kuna selenken na enkiama ashu elata omali, pesuju enkiama ata wedding